Kiit nenyone metinyun inokeer nitet nii ko oisurut choton chekiliboni, aisirut choton chekiliboni en emetab Kenya kotoreti serikalit sikobit koyai boishet en oret nenyolu kou ng'unon en iin libanetab deni chechang chemiten en emenyon koboishe aisirut en tukuk chechang en tukuk cheboishen kondoik okot kolibanen koyoen barabaronok koyoen kasisiek alak tukul choton chebo emet koyoche ko koboishen aisirut, ng'unon aisirut kokonu biik cheu konetik, cheu daktariek, cheu chon toche tukukab serikali, koimuch mushara chechwaket kenyeketilen icheket sikobit ketoreten en boishonik alak chebo emet kou kechoben barabaronok, kou kekon somanet noton nebo buch, kou ng'unon kireunen beek en boishonik tukul chebo bandab taai koboishe sana sana aisirut yoon kakitilen biik cheboishe en serikali nebo Kenya, chon kikosir serikali chon liboni serikali ketilen ing'unon kou kora kitile kora chebo sipitali, cheu chebo SHA chekokoit inguni ketile kora.

Kiit nenyone metinyun inokeer kiitet nii koribsetab lokok, en Keny olikinyee kokitam koribe biik lokok komnyee ak ko en kasaritet nii kokeityi ng'uni ko biik eleriptoo lokok ko kokoterit kabisaa ng'amun miten chang biik chekikomeny taonishek ak ko momuche konai icheket elekiripto lokok, ak ko yaan manaii icheket elekiriptoo lokok kouu ing'unon ak kot kikoii kerichek anan imuuch kobaii kosir anan imuch kora kotutukinit kotor ko ngetionu lakwet kominginitu ak ko kiloishek kotutunekitu, miten alaak cheboe soiti cheboen tukuk chechang kora maran chekanyi mwanik, chekanyi tukuk cheuu proteins komuuch komakinet komiee ng'amun kosikyii taon, ko lakini betushechutet chuu koimuch koyeet lakwet soitii ko kiloishek ko chang anan kominginit soitii ko kiloishek ko tutukinitu, konondon ing'unon nekikoyai kiloishekab lokok ak ko en alak kotutukinitun, ko ribsetab lokok koyoche keriib komnyee.

Amunee sikobo komonut boishoni en kokwet koimuuch kenyorun amitwokik, yoon kakiyai boishonik kora kenyoru kasishek yoon kakiyai boishonik kobitu kasishek en biikab kokwet chechang, ko kora komobitu chorset en biikab kokwet amuun kong'etyonu chitukul kotindo tukukyik komobitu kora chorset en yoton, ko yaan katestai boishonik en kokwet komnyee ng'amun nyoru chitukul kiit nemokyin kee en kokwet.

Elekiyoito boishoni en kokwenyon kong'etyonu kurubishek kong'etyonu ko bwonee tukul kibakenge ak kongeet koyumkee akekur kora biik chelile asikobit kotoret biik ak kinet biik ak ketoret biik tukuk cheboishen cheuu maran tukuk cheminsen, tukuk cheuu amitwokik, tukuk cheuu akot tukuk chechang chekiboishen en sobenywan.

Amunee sikobo komonut boishoni nitet nii ko ng'amiet kotoreti kolaa tukuk chenyikisen ak ko toreti kora matomokying'e beek, en kemeut kotoretii en beek momokying'e bekk chachang kora koteriti en loisetab Beek, toreti kora en amitwokik, toreti en cheko, toreti en tukuk chechang akot en rabinik koimuch koiyoso amuun iyee konyil chechang ak ko iyee arook chechang kotoreti en iin amitwokik, toreti en chepkondok en libanetab school fees ak tukuk chechang.

Korowendi olekikonoren tukukab Kenya, tukuk en emetab Kenya AK ko chang koborunoik chemiten yuu niton kouu ng'unon elee kikonoren tukuk en Kenya kochang, miten else kekonoren mbolea kou ng'unon kiowendi elee kikonoren mbolea ak ko yoche komii bong'onutik chechang mii elee kebong'oni kibong'onchin tukuk cheterter ak ko kibong'onchin tukuk chenyolu en komosto ak ketukul kora a ko elekiribto tukuchutet kesiree ak koyoche kisip mii ortinwek cheyoche kisip sikobiit inyoru tukuchoton.

Eng boisyonik akobo nebo Kila eng chepyoset neteben kas ,oo Kasitinee eng kaa ngamun eng asubuhi elekitoundo kechob chaik, chebo lagok chebendi sukul yon betutab sukul sikobit ,akoyai kasit nebo kaa neu kiuno tukuk kius korik ,maran miten tukuk cheu.